Yu kochito nemitei imbaar nekaput nyanyek, nyanyek komi che kichisyo, komi kiiy nekiam ake, komitei ne kararan, komitei nemaruur komnye toko nyalil, maruur komnye amun makichop komnye kotununso, kiruiyo koresio, kopir ropta amun makitununake.

Yu ko kot nekikonore tuguk chepokeipe kou ingwek, nguno kepangani kindoi kretishek ingwechuto, ko ye kakepangan ipkoip kariit, koip masek cheterter komiei biik chemitei mastani che pangani, komitei che panganchini karishek kokakobwa karishek chekamache koip komaswek alak.

Tililindo ko kararan, ngotililit itoondab emet komaibu, kopetos mianwek, alakini ngochanga takatakek anan ko uchafu chekanyi kurget koibu mianwek, ipuu tugun cheame biich, k tuguchoto aame biich koipu mianwek ako ngotililit koipu hewa nemnye ko nebo emet ako tililit. Ikochin emet kokararanit, ye kabwa biik che toek kogeere kole ngotilil kokwenotok.